Igere en temik chetindoi mbarenik che echen ngele tinye chito negit twendi acres kole anan agot ko fifty moe komin ngamunk anas ko bandek en large scale yaani iss kochang'a ko bcichut tinye mbarenik che eechen ko igoigoite moshinishek amun ibe saishek che tutikin ingecompearen ak bik che kakisir. Ago kora moshinishek komokele tuguk che ibe saishek che chang ribe saishek any mau biik ngele yon kong'etyo biik komotot ilasimisan ak ilei imae kotokakotemis ko moshinit kityo ko ta koinde mwanik kityo ko bire boisiet ta kobek mbarenik sikere igoigoite biik mbarenik chetinye mbarenik che chang ko moshiishek en minset. Ngele kot isir biik ngunon en twendi acres komooroisi ot kotar komine lakini en moshinit ko moibe ot motore ot negit one day mzima yani ibe saishek che tuten nyaa, ago kora moshinishek komoibe rabinik chechang ingecompearen ak biik che kakisir, notet any sikokoikoiti moshinit.

Karit netam kimuten muswek kou karit netam kou Nissan kole ako kibore hearse, hearse ko niton netam kimuten muswek ko yon kimoche keba mashishi ak yon kimoche kimut koba mochwari agoi ano kotom Ke tumioni hearse Ke loen muswek koba Ole kimoe ko karinato kebore hearse uu Nissan ko nole Nissan ne amwoe ko matato

Yeiker yon imache ibesen koyache ichikil ile rabinik chu, amache alionji. Ko nguno ngele, kotisom chepkondok amamii kiy neiitioi, ama-ama iyae nee, koiwendi asara amu sikele kesomchini nee. Koyache kora, ako tuguk cheyache ichikil kora ko ole iyogu rabinik chuto. Mara kot kelenjin kikonin loan kole kole, iyogu rabinik kole. Yotok ikai koyakekonin any. Amu meker ile kabunu ano rabinik chu source. Nguno yache ichikil ile kampunit ni ko ne naat, ako tinye intereset ne-nemaya. Ko ikere ko legit is kampunit. Yaani wako na, yaani tindoi sheria che kararan um.